Okey, mokuongo ka wang'iyo picha mantiere kae ni aneno ka aluora mare ok ler, koro gimaa biro timo maber e kinde mabiro en ni achiel mokuongo abiro rito ler mar aluora mar kumoro amora mar kuma antiere. Kasto mar ariyo kwang'iyo picha mantiere kae ni ma ranyisi mar choo koda baf, to ka wangiyo choo ni ok oger re e yo ma otegno manyisoni ka yamo obiro kata koth mangeny samoro ni ,dipoka olwar, koro gima daher timo mar ariyo en ni mondo ager kar od konyruok ma otegno mar mondo warit ngima jo mondo mi kik gigi , chope gi luar kuomgi. Kasto wachak wang'iyo waneno mbugru mar pii mar logo sama iae choo, ekinde mabiro daher gombo mar abed gi nyalo mar nyiew gino martingo pii maduong kaito akete e but choo kanyo ma jii nyalo logo ka gisea e konyruok

Mokwongo wan gi M-banking. King'iyo kinde machon newntiere kod ATM card nyadi mang'eny emanitiyogo ka ng'ato dwa dhi golo omenda mage no nyakowuog mochop e bengi. Piny ma kawuono, piny owacho osekao migao mar nimangiketo tinde ng'ato nyalo golo omenda mare kamoramora maentie koluwo ong'we yamo mare. Ma sani omiyo ji yot moloyo kipimo kod kinde moko manchien mane ng'ato nyaka wuog dhi e bengi ekoyud omenda. Ariyo, piny owacho ochakokelo kibede moko kaka Tala. Tala nieri, jogo samoro ng'ato nyalo chando pesa. Koro, e kibede gi Tala nieri, kidonjo e king'ao kao simbi mar ong'we yamo, inyalo dhi e Tala kanyo eri mior kwayo mari e kit omenda mar diher mondo mi giholi. Koro bang' mano inyalo yudo omenda ni e be mana kendo e yor simbi kanyo eri.